Bas kaneno picha ni aneno ka oganda nikanyo kendo gin gi kido mopogore opogore. Koro anyalo wacho ni kaka walose e gweng'wa en ni kosepure ma ochiek to inyalo iye bang' thuol moko matin ka koth osedok chien ting'iyo ka bende otegno. Koro kosetegno to wadhi e puodho to wapudhe . Kosepudhe to wa nyalo moye kamoro mondo otwo. Bang' twone to wanyalo kete e kapera kasto idine. Kosedine to igolo yugi go asto ikwore maber to oganda iketo kamoro maber manyalo konyo jii mbele ka kech obiro to moko binyalo usi. Kata kihero bende ok inya weye ma otwo inyalo gol kapok otwo inyalo koro pono gi apona asto ipono asto iketo gi kamoro kech bende mano bende nyalo konyo jii e chiemo nikech samoro ng'ato nigi kech onyalo rito mi otwo. Mano nyalo miyo ohinyre kendo wang'e maber ni kosetede to en gimaber gi del.

Mokwongo aneno ka ,mae en puotho, kendo gik mitimo e puodho apa ni wang'eyo . Aneno ka ng'ani nochako okwongo opuro puotheni maber, kendo chalni opure gi tinga. Kasto bang' mano, to oloso lowo mobudore obudore ma kwonde moko, to koro pi nyalo ringe mamiyo gik mopidhogi nyalo yudo pi maber, ka koth chuwe. Kendo waneno puodhoni,o puodho maduong' ahinya kendo mano nyalo miyo ng'ani kaa gik mang'eny bang' ka gigi osechiek . koro aneno gi, gichalo kodhi to ok ang'eyo ni gin kodhi aina mage, anyalo mana wacho, anya mana paro ni gichalo koth oganda motwe, to be ok gin. Koro anyalo mana wacho ni ya, ma en gima itimo mondo ng'ani yud kaka onyalo chiemo, kendo wang'eyo ni ka gino osechiek, inyalo kaye, inyalo use, kata moko be onyalo chamo. Ong'eyo kaka gige puodho gin. Machielo, en ni gimomiyo ng'ani timo gini, samoro en ni gini e gima olony ye, ahinya. Anyalo paro gweng' kama wadakie, nitie ng'ama bende opidho yiende maber kendo mano gima olony ye saidi, kendo chieng' moro ne olwonge nyaka gi wasunge motere mo dhi onyiso ji kaka itimo gima chalo kama.

Bas wang'eyo ni somo en gima ber kendo okonyo nyithindo mani e luora yudo kaka ginyalo yudo gima ginyalo timo tok dhi skul. Koro wang'eyo ni minyalo tim mokwongo en ni wang'eyo ni keto somo mar mbui no inyalo ket gimiluongo gi dho ngere ni link. Link ni inya tiyo inyalo tiyo godo gi nyithi sikul kata kapo ni gin mabor to japuonj ni kata kuom ranyiso japuonj nay bedo gweng ma Homabay to nyithindo nikata e gweng' ma Nairobi. Mano nyalo keto somo yudotre mayot kendo onge gima nyalo moni somo. Machielo ni wang'eyo ni yor mar somo mar mbui no kaki nyalo ti kode kendi nyalo loso pesa e mbui kanyo kendo mano inyalo yudi gino ma ichamo pilepile kendo kata obedo ni ngima tek to nyaka iyud gino ma ikonyori godo. Machielo en ni inyalo ket pinya owacho to solo pesa kon gi koni to inyiewo godo gik midendo gi dho ngere ni laptop ma nyithindo nyalo yudo godo kaka ginyalo timo gigo ma opogore opogore ka gi somo kendo be

Mokwongo anyalo wacho ni kidwaro tich gima nyaka i ikri ne mokwongo en ni nyaka ibed gi chir. Nikech chir no en gima ber. Samoro ni dhi mbele kuom ng'ama penji penjo to iluor. Iduoko mana penjo ka samaoro ionge chir ing'iyo mana piny. Mano inyalo ngogi oko kendo inyalo wito tich. Koro penjo minyalo penji gin achilel kuom inyalo penji niya - nyisa ane kaka in. Koro mano penjo ma kopenji to ok iluor. Iwacho awacha kaka isebedo kenndo kaka isebedo ka itiyo kuonde ma opogore opogore. Kendo mano ok nyal miyi luoro ka in ne in gi chir maber. Machielo inyalo penji ni - ang'o momiyo idwaro tij ni? Ma penjo maber kendo ji mang'eny nyalo nene ni otek to ok otek. Mano penjo miduoko aduoka maber. Kendo ilero alera gimomiyo idware kendo kopo ni iwache maber mano in gadieri ni idhi yudo tich machal kamano. Machielo inyalo penji niya - kopogore kata gi timo tich midwaro ni, ang'o machielo kendo minyalo timo e kambi kama idware tich ni? Inyalo kata wacho niya, kopogore gi puonj anyalo kendekonyo nyithindo e yore maginyalo yudogodo fees mar chulo fees. Machielo inyalo penji niya, higni apar mabiro